Manitiere endoo kae en mogo kendo ng'ato ka ok opidho bando nyalo dhi e chiro ba nyiew bando ma otwo kata kamano, odhi moye mondo otwo maber ma kata korege toregore mayom ma ng'ato nyalo chamo. Mogo itedo godo kuon kendo kuon nigi ber mang'eny e ngima dhano. Mokwongo , ng'ato kawinjo kech nyalo chamo kuon kendo inyalo chame kokik gi gik mang'eny ahinya kaka alot, rech ,ring'o gi mamoko kendo mogo miyo ng'ato bedo gi teko, dakteche be seyo ni ka ng'ato tuo to onego cham kuon mondo teko ne oduogi. Okonyo e gero del kendo okonyo be mondo ng'ato obet gi ngima maber . Jok madhi pur kata jok matimo tich maroteke be iseyo mondo ocham kuon, jok moko be inyalo yudo ni girego mogo mar tedo nyuka kendo nyuka be ber ahinya e ngima dhano.

Nitiere ong'we yamo kendo otang'o kaka ng'ato nyalo oro pesa. Ong'we yamo ni ne onyiew gi nengo kendo en gi gima oume. Gima umo ong'we yamo ni be ng'ato nodhi onyiewe yore. Nitiere jal ma omako simu kendo nenore ni orwako law . Malo orwako law mageng'o koyo kendo piny onenore ni orwako long' . Magi tee gin lewni kendo ne onyiewo gi pesa ne . Kaka omako simu kendo otang'o nwa kaka wanyalo oro pesa mano en tich ma otiyo kendo kosatieko to ibiro chule pesa ge.

Kae chalo bungu manitiere ekor got.,Nikech waneno ka nitiere yinde mang'eny ahinya kendo gin drolum. Bathe kanyo be nitie yiende mabet tindo tindo. Kite be ng'eny kae ma iyudo mana egot. Kuonde machalo kamae lee ohero dakie kendo ka ng'ato ok otang'o ok otang' lee nyalo biro ba omonje ka entiere kanyo. Ber ka ng'ato wuotho ka en gi paro kendo owutho ka ong'iyo kuma onyono maber ahinya. Onego oting' gik monyalo geng'ore godo kaka beti kata rungu ma onyalo geng'oregodo ka lee obiro monje. Kata kamano wanyalo yudo ni yiende moko matii ebunge machalo gi mae gin ga yath ma ng'ato nyalo konyore godo ma mamadhi ma ochang.

Nitiere jorochere gi jorotenge ma ochung' kendo gibuonjo . E nyim gi gipedho suka kendo giketo e chiemo mopogore opogore. Nitiere olembe, nitiere sote nitiere nyaka gik ma ng'ato tiyo go ka osechiemo . Pii modho be nitiere piny kanyo. Nyalo bedo ni jogi obiro limbe e pinyni kendo nenore ni jogi ma ok orwako sati gin mana gi korgi nono mano nyiso ni kuma gintiere no nitiere liet mang'eny ahinya mamono gi rwako law kata jok moko be waneno mana korwako lewni matindotindo. Bathe kanyo be nitire mikebe ma ikete ga e pee, mano nyiso wa ni kanyo liet ng'eny ahinya. Loo ma gichung'ie no be chalo mana gi mantiere ga e nam. Mano nyiso ni bute kanyo nitiere pii kata gidak but nama kendo kuma gibiro e ni gibiro yweyo e tie yien ka gichamo chiembe gi.

Ofis mar obila ni nitiere e chiro mar kongoweya kendo kae e kuma ng'ato koketho chik to ibiro fule ma make gi obila manitiere kakendo mano miyo kwe bet e aluora makanyo. Obila onego okel kwe makende kendo onego girit jopiny mondo kik giyud masira moramora kokalore e yoo mar kuo kata ni omonjgi. Jok ma omaki ni oketho chik to itweyo gi kanyo nitiere kuonde ma ginindie kendo ng'enygi iketo gi mana ni ginind piny maonge otanda. Bang'e ka sagi osachopo ibiro tergi kuma iyale bura kendo koyudgi ni gin gi ketho to ibiro twe gi kaluwore gi kaka jayal bura osemiyo gi. Mano kum ma imiyo gi kendo kuma itweyo gie no ibiro migi tich matek ma gitimo. Bang'e ka hikgi oseromo mar wuok oko to ibiro wegi nono.

Kae en dala ng'ato maogede, kendo wanyalo neno kaka ochielo dala neno maber ahinya. Badhe kanyo be nitiere yiende machalni opitho. To kawang'iyo nyime to nitiere gode mang'eny kanyo, nyalo bedoni niogedo e kind got, kendo pinyno chalni en piny mayudo koth maber, nikech kata waneno kaka yiende rolumbe, be lum be ralum ahinya, mano nyisowa ni kata ka oketo puotho kanyo, puotheno nyalo timo maber nikech yiendego kelo koth manyalo chwe, chieng' beyude maber, nikech wanyalo neno kaka kanyo ler to be tipo nitiere. Mano nyisoni chieng' rieny emomiyo wanyalo neno mago duto. Wach stima be okalo e wie kanyo, nyalo bedoni jogi nigi stima e ute gi kendo okgithagre ni gin gi mutho.

Mae e duka maduong' ahinya e piny ngima ma iuso lep nyithindo. Wuon duka ni iluonge ni Nora kendo waneno ni ondiko jotich mang'eny ahinya. Mano miyo jogi nyalo yudo yuto dwe ka dwe ka ochul gi. Duka ni duong' kendo giuso lewni mabechgi nitiere piny. Lewni maber ahinya jok moko wacho ni kidonjo kanyo be nitiere chiemo ma imiyi nono kaka sote kata inyalo goyi picha kanyo nono. Gintiere gi kuma ng'ato be nyalo yueye ka ool kendo gin gi tich mar maber mar rwako welo.

Mae en jatich Nyasaye kendo aneno ka ochung' e mbele sinagogi. Nyalo bedo ni owuoyo gi jok ma ochokore kanyo, kata owuoyo gi oganda ma obiro lalore kode. Okonyo eyore mek lemo kata ka ng'ato nigi shida to dhi ire mondo okonye lemo ewi wach mathageno. Gikonyo ji eriwo arus. Ka dhako gi dichuo dwar bedo gimoro achiel, to gidhi e kanisa ma riwgi arus maber enyim ji kendo enyim Nyasaye. Okonyo e batiso mar nyithindo matindo kata jok madongo kendo otelo neji e madho sawo bende. Ng'ato kanigiliel be odhi otelo ne liendno ma olem ne ng'at ma otho no.

Jogi oting'o ong'we yamo kendo gigoyo picha manitiere e nyim gi. Gibet e kom kendo achiel kuom gi to ochung'. Nyalo bedo ni gibiro romo e wach moro nikech kaka nenore, ng'eny gi orwako sati machalre. Giromo mondo gilalre e wach moro mapok ong'ere ayanga. Ng'ato ka ng'ato oting'o ong'we yamo ne ma opogore opogore. Gin gi buk gi pi e nyimgi. Mano nyiso ni gipuonjore e wi gimoro. Emomiyo giromo e od ni. Pichni mopogore opogore be nitiere e kor od ni. Achiel be nitiere e tok gi.

Mae en sikul mag joma nigi ng'ol. Nyithindogi orwako lep sikul kendo gin gi ng'ol ma opogore opogore. Moko ok nen, moko nigi pek ewuotho, moko be chalni wengegi owang'.Miyo manitiere embelekanyo manenore ka gima pamo to kado wiye orwako sati maracha, long marambulu ,en ochal wendo e sikundni kendo obiro limogi mondo onee kaka ngima gi dhii. Nyalo bedo ni onyisogi gi gimoro maber ema omiyo ginenore ka gima gi pamo. Onego ji opuonjre dak gi jok manigi ng'ol nikech ne ok en dwarogi to ne en mana dwaro mar Nyasaye. Ema omiyo ginbe gin gi ratiro mar somo mondo gibed gi ngima maber embele kae.

Mae en nyamburko mating'o chak kendo otero kuonde ma opogore opogore. Otiyo ne riwruok mar Brookside. Kendo mae en riwruok ma ong'e e piny ma Kenya kae. Gin gi chak maber kendo giuso e nengo ma oyweyo. Chege gi inyalo ti go e yore ma opogore opogore kaka tedo chae, loso mikate, loso ne nyathi nyuka gi moko mang'eny ahinya. Jariemb nyamburko ni be ichulo osache. Mano miyo wan jok ma ondiki medore. Kendo wayudo ka ji nyalo tero chiemo e mesa ne jo odgi kata jo ode.

Mae en japuonj kendo onenore kagima osomo gimoro to ochung' e nyim klas. Kae waneno nyithindo ma obet piny kendo gionge kata kar bet kata kombe kata mesa maginyalo kete bugegi mondo gindiki. Gindiko mana e bam gi. Nitiere nyithindo moko be ma ochung' to ndiko gik moko e bao ma indike. Nyithindogi ok orwako kata lep sikul. Nyalo bedo ni gionge pesa kata jonyuol gi onge pesa ma nyalo nyiewo go lewni mag sikul. Emomiyo girwakre aruaka kamano. Emomiyo ipuonjogi e ot maonge dirisa kata dhoot. Somo to ber nikech nyithindo gi ka okalo maber to biro konyo jonyuol gi bang'e. NIkech somo yawo udi kendo yawo negi yore mang'eny ahinya.

Magi nyalo bedo jo Maasai. Kendo gin gi nyithindo ariyo marochere. Nyalo bedo ni gipuonjo gi timbe gi gi kit gi. Gik manegitimo kane gitindo chon. Kata gik ma joma odak e aluora kanyo timo. Nyithindo gi neno mamor ahinya nikech gipuonjore gik manyien. Aluora gi nigi gode. To ok gichal kata ka gima giluor nikech jogi ting'o ga arunge gi beti ma kagimoro dwaro monjo gi to ginyalo nego. Jorochere gi nyalo bedo ni gibiro limbe e piny gi.

Mano en nyakalondo mar tv piero ang'wen gi abiriyo kendo ng'at ma oruako sutni e jalendo. Omiyoji wach manyien kendo mano e tije bang'e to ibiro chule osara ka dwe orumo. Nyalo bedo ni olando weche manyien kaka timore. Weche kaka mek siasa kata mek tuo kata mekpiny kaka dhi mbele. Gik majopiny wacho gi gik majopiny dwaro. Kendo iluongo ga jopiny moko mondo odhi owach pachgi ewach moro. Mano miyo wach no yu ji mang'eny winje kata ji mang'eny nyalo yudo wach manyien e yorno.

Jii mang'eny nitiere e chiro, kendo giuso cham maopogore opogore kaka bando, oganda, michele gimamoko. Waneno moko oumore gi mabul, kendo jii ng'eny kanyo, moko nyiepo to moko be ng'iyo ang'iya. Nyalo bedoni puothe nogolo cham mang'eny emomiyo jii timo ohalani. Kendo mine moko nenore ka mor ahinya. Mano miyo chiemo bet kendo jii okri kech mang'eny, kata kobedoni uchumi tek, to gin gi chiemo e utegi. Tich mar cham sechemoko nyalo bedo matek, seche ma igole e puodho bamoye, balose maber makendo tere e chiro majii ng'iye mang'ieu.

Obila moro nenore kawuotho, kendo oting'o bunde e lwete achiel, to lwete morocha nitiere miyo mawuotho kode. Wanyalo neno e aluora kanyo, ni nitiere rowerni maochung' kendo mae nyalo bedo ndalo ng'anyo, mamiyoni odhi ir obila mondo kik jii muonje. Kaka nenore nitiere kite matindo tindo gi madongo bende e ndara kanyo majo mang'anyo jawiti seche magineno ka obila biro. Kata kamano rowerego ochung' nikech obilano okoting'o bunde e yo manyalo wachoni odwaro goyo gi godo. Wanyalo wachoni nitiere kwe kae nikech obilani wuotho gi miyoni kendo jii ochung' ng'iyogi ang'iya, mano en kido mar kwe gi hera.

Nyaka ng'ato ng'e puro kendo be nyaka ng'ato ong'e doyo. Bang' kose pur to i iko puodho kendo ng'ato nyalo pidho cham moro amora moduaro. Alot kata bando kata oganda kendo ka ng'ato ose pitho ka koth okochwe onego o ol pi mondo kik cham go kethre kata mondo kik cham go wang'. Bang'e ibiro doye kendo onego rite maber mondo kik jo monj mabiro kwalo e puodho kethi. Kata ki jamni maya oko bi ma cham cham go te. Onego ng'ato ong'e dweche kata higni ma cham ne no onego obed e puodho kendo ka cham osechiek to onego gole mondo kik osik e puodho. Ka osiko kanyo to onyalo kethore ma ji bed ma onge chiemo.

Nitiere cham e puodho, kendo gin rolum. Mano nyisoni giyudo pii maber gi chieng' bende. Waneno rowerni ariyo moguom piny kanyo, kendo chaloni gidoyo puodhono. Gidoyo tobe gipudho buya manitiere e kind alodego, nikech ng'ato oknyal doyo e kind alot nyaka opudh apudha mondo kik oketh cham manitiere puodho kanyo. Mano miyo cham tii maber nikech buya jakao gikmamiyo cham dongo, kendo gilaro gi cham no, emomiyo nyaka pudhgi oko mondo cham oyud gigo mang'eny kendo maoromo. Mae en tich maber nikech jii bedogi chiemo, kata jii nyalo uso alodegi kata chamgi bagiyud gimoro kaka pesa maginyalo konyore godo e yo machielo.

Kae en duka maduong' miluongoni naivas, kendo en gi bedege kuonde maopogore opogore e piny mar Kenya kae. Nitiere janyieo maoting'o gimoro e lwete, kendo nitiere jomoko manitiere e bedhege. To e badhe kona achiel nitiere ng'at makonyo jii maruako jii e dukano, kendo oting'o kalatas mondik nying dukano. Obuonjo kong'iyo gikma ng'atni oting'o, nyalo bedoni nga'tni oyudo mich koaye dukani, kendo waneno achiel kuom jomatiyo kanyo be diyo gikmoko e masin mondo ong'e pesa duto maonego ochul. Tijni ber ahinya nikech jokmatiyo kanyo yudo pesa dwe ka dwe kendo ginyalo konyore godo.

Jatend piny machon mar Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta nenore koruako sati marachar gi long' marateng', kendo ochung' e tok jokmoko ma obet e kom. Nenoreni ong'iyo gima dhi mbele kanyo, kata itemo tang'ne gima jogo temo wacho. Ne okonyo e yor dongruok kaka kelo gima iluongoni linda mama bakendo okelo dongruok mek ndechni. Kae chaloni negin ntiere e bura moro magiwacho e weche dongruok mek jotelo, kendo giwuoyo kaka jotelo e piny ngima nyalo konyore kata kaka ginyalo konyo jokma gitelo negi.

Nitiere nyako gi jaduong'. Gin te gibed e kom, kendo e nyimgi gin gi buk moro mondikie gikmoko gi kalam be gin godo. Nyalo bedoni nyakoni nyiso jaduong'ni gikmoko maobiro penjo e wie. Nyakoni nenore ka siemone kendo jaduong'ni ng'iyo kuma nyakono siemo. Nyalo bedoni odwaro kony e weche mamoko maok onyiswa. Nenoreni gintiere kar budho moro manigi yiende kendo chieng' ok gogi. Kanyo nigi ler maber ma nyaka jaduong'ni be nyalo neno. Orwako suti ba ogoyo tai, mano nyisoni onyalo bedo ng'at mariek, kendo onyalo bedo ng'atma osomo nikech isiemone gikmoko to ong'iyo kagima ong'eyo somo gi ndiko.

Ahero alot bo ahinya. Wapidho alotno e puothwa kendo oti mang'eny. Ang'eyo loso alotno kendo achielega maber. Seche ma achame awinjo ka omit e dhoga kendo ok ochunoni nyaka atindi nikech ong'eny e puothwa. Anyalo chamo bo saa asaya kendo anyalo chamo gi kuon. Kachamo alotno awinjoga kayieng' ahinya kendo an gi teko, mano miyo denda be bedogi teko ma kata ka tuo omaka achango mapiyo. Alot bo be konya adhi oko mayom, maok awinj pek moramora. Alotno nigi kony mang'eny e del kendo nga'to ka ng'ato onego ochame.

Nitiere mine ariyo ma opedho ogunia piny, kendo gibet e bath ndara. Gi uso gik moko kanyo. Achiel kuomgi neno re ni ouso olembe. Kaka rabolo, gi machunga. Kendo ji kadho e bath ndara kanyo. Jokmoko nenore kanyiewo kendo achiel kuomgi ogwuom to omako ong'we yamo e lwete. Nyalo bedo ni ochulo miyo ni e yor simu. Nitiere jal moro be ochung' e nyim dhako mar ariyo kendo oketo gi moro e mfuke. Jo gi uso kae mondo giyud pesa ma ginyalo konyore godo.

Mae en gweng'. Kendo waneno ot moro, ma ochiel maber. Kendo en ralum. Opidh rabolo moko kanyo. Mano nyiso ni jokmoko odak. Nyithindo matindo gi nenore ka omor ahinya, nikech okelnegi TV e gweng'gi. Nyalo bedo ni gisegombo ga bedo godo to okginyal bedogo nikech jonyuolgi onge nyalo mar nyiewo. Ema omiyo gimor ahinya, kendo moko nenore kasiemo.

Nyathi matin mayom oting' gi miyo moro ma kendo ng'iye. Kae nitiere ajwoga. Kendo ging'iyo ngima nyathini. Nyalo bedo no koka min gi onyuole, kata chalo ni nyathini okwany, kendo nitiere jo serikal ma osechopo kanyo mondo one, onon tiend wach mar nyathini. Inyalo yudo ni seche moko nyathini two, kendo okete oko kanyo mondo ong'i ngimane. Kaka inyalo konye, ba oresre. Romo machalo gi mae kelo paro ka achiel kendo giyudo dwoko mapiyo be maber ahinya.

Ma en puodho ma ipidhe kabich. Kendo nenore ni kabich gi oti maber. Wanyalo neno kaka gin rolum. Nitiere nyako gi wuoyi ma oguom e puodhon kanyo kendo nenore ka gipudho buya gi lwet gi. Mano en achiel kuom kaka ng'ato nyalo rito kabich. Nikech kisebedo madongo to ka ng'ato odoyo gi kwer to alode go nyalo kethore kata onyalo po ni omulo it alot no. Kabich nigi ohala maber nikech ka ng'ato ouse to obiro yudo pesa. Ji mang'eny ohere nikech en gi kony mang'eny e del. Kendo dakteche seyo ji mondo ochame. Kata wuon puodho nyalo kawo moko ma dhi cham ode ma ok onyiew kamoro machielo kendo.

Waneno ji ariyo ma obet e kom. Kendo e nyim gi gintiere gi kompyuta. Giloso gimoro ma ng'ato nyalo tiyogo e tang'o ohande kata gima dhi mbele ka ok owuoyo. Gigi iloso gi kalatas kata jok moko be lose gi jwala madongo dongo kama. Ka ng'ato oselose maber a kompyuta kanyo kendo oneno ni onyalo ywayo ji, igole kaka goro e kalatas. Kendo ji koneno tonyalo somo ma ng'e gima gino wacho. Kendo ka en gima ng'ato ng'iew to ng'atno nyalo dhi kende ma ng'iwe kaluwore gi gik ma ondikne kanyo.

Kae en klas ma ipuonjo ji kaka onego giti gi computer. Kendo kaka nenore magi gin nyithi sikul, ma orwako law sikul. Kendo ma ochung' e tokgino en japuonj. Otemo nyiso gi kaka onego giti gi computer no. Kendo waneno bathe kanyo nitier computer moro. Ipuonjo gi, bang'e ibiro mi gi tem, mondo gitem ane ka be gimako gima ipuonjo gi. Kaka ong'ere, sani ji ohero tiyo gi computer. Kata ong'we yamo. Koro nyaka nyithindo onego opuonji mondo ka gidongo, gin be gibet gi lony no manyasani. Ginenore kagima giwinjo kendo gibiro time ka japuonj oseya kanyo.

Nitiere nyithindo ariyo kendo achiel kuom gi duong' ne nyawadgi. Girwako lep sikul. Kendo nenore ni nyako no puonjo osiep ne ndiko. Nyalo bedo ni japuonj emonyise kata oneno ni okeny nyathi wadgi. Mae en kido maber, nikech nyathino biro ng'eyo ndiko maber kendo obiro go ne osiepne ma okado miye ni erokamano. Ondiko gik moko kaka ike. Kendo ondiko gik moko kaka nying sikul gi iluongo nade?

Kae en class, kendo waneno nyithi school ma orwako lau. achiel kuomgi nigi pi e nyime kendo en gi buk gi kalam e nyime, ondiko gik moko pok wang'eyo ni gin gik mane, moro be obed kendo oyiero buk, nyalo bedo ni osomo kendo otemo mako gik ma osepuonje. Gin gi kombe machalre, mesni bende, mano miyo nyathi ka nyathi nenore ni en olongo' kaka jowetege, ong'e ni ng'ato nenore ni oduong' kata otin, gin te imiyogi thieth marom. Kendo ibiro yudo ka gitiyo maber, ging'eyo somo gi ndiko kaka opuonjgi

Magi gin jorochere, ma obire e piny jorotenge. Kendo nyalo bedo ni gibiro yalo injili. Kaka nenore, nitiere dayo ma oti, ma onindo e nyimgi kanyo. Nyalo bedo ni gilemo ne mondo ochangi. Mae kelo paro machon, Mane ondik e buge manewasomo ka ne pod wadongo. E wi e wi jorochere mane obiro kelo injili e piny mar Africa koni. Waneno jarateng' achiel be maloko ne ji e dhok ma jokanyo winjo. Gichung' e nyim duka moro, kendo kaka odno chalo, ok en ot maber ahinya, ma jopesa odakie. Gibiro kelo injili mar Nyasaye ne jok ma oyie, kendo ne jok ma dwaro.

Nitiere nyako gi wuoyi ma ochung', kendo gin gi simu maduong' e mbele gi. Nyalo bedo ni giwuoyo e wach Mastercard. Magi gin jok makonyo joma nitiere e Africa kae mondo otud somo maber.